Meisapuk ana siai kake kore tenkaraki pemesapuk naa mikiata shii yuo nchan oleng naidim atasha payie eitubuluni Kuna daki, Kore si tenkae nimikiata silangoni tanaasi ng'ojitin noshum nkare eidim neyaki nkare ng'oji neuneki kuna ndaki

Kore ana naakajo kera netipat oleng, Kore nekwe keyaki yuo ninye ana naji Kenya power keyaki yuo maitumiai metaa ninye naishaj simui, komputani onkule mashinini kumo naitumiari. Kore si tenkae keitumiari aitaa ltai teng'joti nepaa tenkajijik teboo sii netii si skuuli keisomore nkera lait lenche stimani aitaa ltai.

Eh kore eneng'oji naakajo eh eng'oji neiturrurieki kulo ng''anayio eh eing'ua ninche ilchambai kore teneng'oji naa eh keiturrur ninche peetum ninche awaita ng'ojitin nkadorr ae aajo daipung'ie tolosho le kenya tenaa sii aya ildukai apashpasha taa taatua ele osho le kenya.

Kore enkitobirata nayeu nadol tene naa neikoni teneturi kulo mitaroni tanasi Kuna udot naapiki kuna ana daa naunutoi tene ng'oji, nayeu si nadol neko teneitibiri nepiki kuna aariak kila lsheni lee ndaa te ng'oji oosi nekoni teneturi atua ana shamba.

Kajo Kore ene ng'oji naa kajo ng'oji netuturoki ale lturur lekulotungana payie eidim ninche atipik olpegu leentokitin naapasha metejo duake ndaa ayeu niche neun naaku keteweni ngas aitibir ng'oji nepik nia daa naakajo lpegu taa eti ninche aaun payie etubulu naa petum taa atasashai.

Kore neikoni tenetumi ana bae naa en'gas atur nkop Kore pitur nkop niun lpegu lee Kuna lng'anayuo Kore piun ninye nipikaa nkare Kore peaku ninche aikonyi ake abulu peneu nisachaki taa ngo'ji nituturo nipikaa nkare Kore peidelea abulu nukuroki ipikarita nkare mpaka naake nobulu aku lng'anayuo sapuki .